Ageere kakimiin ingwek che kipare spinach ak ageere ale tesetai kikochin beek, ageere paiput netui nebune ingwony kotoku kole bechinn beek ingwechu, ak ageere ingwechu kole koyamkei ak phosphate kapsa ak ageere kora kole ngungunyat kokanamkei kapsa ak ngungunyandani.

Ageere tuga che kipae eng yu ako tuga kotinye kamanut neo nea, tuga kokonu chego, mising ko yon kakipai komnye teta ko chego, ko tuga kokonu chego. Chechu kimuch komiten ole keipe sikopo kiipi sipekelipanin, mara kelipanin wikit anan after every month.

Boisioni ko terter ole kiyaitoi, miten biik cheputei ako sumuum, ko ye kakosumum eng keterushek koite betut nenyekeponyei bandechu ak keip koba choge. Komiten che putei ako paal direct ako wirta kouum eng kereput chekakepaal ak at that time betunoto kepaal ak keip koba choge, so terter ole keyaitoi boisioni.

Kiit nebo kamanut eng yu ko ingwek, ingwek kabichek ak sukuma ak spinach ako kiit kora sikochobok ingwechu komae nyanyek ako kora kobo kamanut ndisiot ak logoek kobo kamanut, tugul koboto pawpaw ak machungwa ak maembe.

Eng karindela ko kiit neyoche kapsa inai koyache inai sokat, karindele komamache konam mwei, kot konam mwei konundos so yache ine kesuup arek, yoche kelum ketit neo nekoi akinde wainik from corner mpaka corner akinde anyun kosuup simainun anyun logoekab karendela.

Boisioni achome kityo amun yaani ngepuut tuteen ko kiloishek chechang ako rapinik chwai kochang lakini kiit nemamae boisioni ko amun sait nekipute koui kapsa, mitei che loen cheyoche iimchikei, ipute ipkwaamin eunek ako komi alak yon keput komitini koyache icheng ngasit asilany so uui nea boisioni kora yon kiputei.

Eng korenyun sana sana keipe lorishek, nguni yon mochei chito keipchi bandek kochenge lorit akinde tugul akeip koba olemae keipchi.

En boishonii koyoche korong kibiit ingwek en nursery yekakibiit ii ikany Yoon ka korobon imin subui ii alan ko langat sanasana imin betut nekorobon simoyomio ingwek ak indee mbolea koam sasanasana indeboishen mbolea chombo kaa indee kokoroom kabisa.